Lokoiwek chekwakas ane ako chekwacham ko lokoiwek chekokimwa kele tepei serikalit noto nebo emet ap Kenya kokon boishonik eng barnotik chebo emet ap Kenya chotok chemii gaa chematindoi boishonik akokotet serikali koser kasit barnotik kobit koyai boishet nebo kazi mtaani sikobit konyorchingei icheket chepkondok cheitei silingishek elipu muut eng betushek taman sikobit kotoretekei icheket ak kobitik kora kopungusan unemployment nemitei emet ap Kenya mising eng kebeberta nebo barnotik amu chang kot missing chematindoi boishonik.

Kit netai nenyolu koyai chito nekikinde kainenyin CRB nenoton ko ole kindoi kainaikab bik che chetomo kiliban chepkondok anan ko chetomo kotar koliboni chepkondok chekikosom icheket en kampinit noton neikoito besenwek kou Tala ko netai konyolu korok koker chichotok kole kaluban chepkondok tugul chotok chekiyoche inendet, yekakotar chichoto chepkondok tugul chekiyoche inendet ii konerube konyolu kobirto simoit kobirji kampuninoto neyoche inendet kolenji kokotar koliboni denit ii akosome inendet kisto kainenyin en listinoto nebo CRB.

Chang kot mising ortinwek cheimuch koyai serikali asikobit koker kole karip biik chotok chemi pitonin. Netai kokere serikali kole kapit kashinet nekararan ak serikalit notok nemite chito eng pitonin. Ni kokonu kobit koshinet nekararan eng serikalishek tuwai ako yemi kiy aketugul kou yekalel chito komi pitonin kemuchi kirwokyi inendet kosubkei ak kashinet nemie nemi eng emotinwechoto oeng. Nguno kemuchi kerwokchi chito eng oret nekatakirwokchindoi nkot kami emet nepo Kenya kou yekikiker eng kesit nekipo Nduta nekikalel inendet eng pitonin kopit..

Logoiwek chenekiten chekoityo anan logoiwek chekoityo eng betushek cheng'ering chekokosirto ko logoiwek chotok chekokokon keng'alale mising eng emet nepo Kenya. Chu ko logoiwek anan logoiyot akopo meetap kijanaiyat nekikure Albert Ojwang notok nekipar bolishek inendet eng oret nekimakonyolunot. Ni kokokon kopit ng'alalet neo mising ak maandamano netokchingei kopit imanda akopo biik chekipar inendet akopit kora keyochi inendet haki sikobit kotestai sobet eng oret nekararan.

Eeh ayoni ale po komonut miising kepa kotap chikilishet konyikis chito ak yonkakesich lakwet. Ni ko amu mie kot mising kechikil chito konyikis asikobit konai kanyoindet akoarorchi chito notok nenyikis anan neikenyi kosikis akopo kit nenyolu koyai inendet asikoker kole kasikis eng oret nekararan. Nepo oeng kopo komonut kokeny kependi kenyoru chikilishet yekakesich lakwet asikobit keker kele etu lakwet eng oret nekararan akopit kora kenet sikindet kit nenyolu koyai inendet ak nenyolu koyochi lakwenyi asikobit koet eng oret nekararan akosich afya nekararan.

Somanet nelel notok nekikure CBC ko somanet netokchingei koker kole kaimuch mwalimoyot koker anan konai komnotetap kipsomanyat asikobit koker kole kasomanji kipsomanyat anan kayai kipsomanyat kit neimuchi inendet mising ako kit nekose inendet ak notok neelewoni eng nyumnyumindo mising. Ni komie mising amu terchin kimnotoshekap lagok anan kipsomaninik ako notok kokonu kenai kimnotetap kipsomanyat akosomonji inendet kit neelewoni mising ako notok nechome inendet kot mising konyoru support kobun sigik.

Kiit nebo komonut eng lokoiwek chekakas betu ap raini ko lokoiwek chekakimwa kele kokotet serikalit nebo emet ap Kenya kokon nafasishek chebo boishonik eng neranik chotok anan notok nekikure kazi mtaani netokchingei koker kole kakiser kazi kijanaek chechang cheitei elipu bokol akenge akomuch icheket koyai boishet eng kokwet asikobit kelipan icheket kila baada nebo betushek taman komuch konyorchingei icheket chepkondok chetoretegei ak kora komuch konyor boishet netektoi icheket anan nekirindoi icheket mayai tukuk cheyachen eng kokwet.

Kit neter eng sokat eng saishek somok chekakosirto ko kaaker logoiwek chekamwa kole kakenam biik chotok chekitinykei ak meetap kijanaiyat nekikipar eng police notok nekikure Albert Ojwang. Kaker kakimwa kele kakenam OCS nepo olekimee Albert Ojwang notok nekikure Talam kopoto kora bolishek chotok chekimite yekimee inendet anan chotok chekiimute inendet kong'ete olenyii akoi Nairobi. Ko not kit nekaker eng saishek somok chekakosirto eng sokat.

Logoiwek chotok chetinyegei ak ropta ko kamwa eng petutap rani kole wendi koetu kot mising ropta eng emet komugul mising ko eng komasta neamite anendet nepo Nandi. Kakemwa kele eng betushek cheng'ering'en chemi tai kowendi koetu kot mising ropta ako nyolu kochopchigei biik anan kochopkei icheket koker kole kailach ngoreik chenyikisen anan ngoka temindet chito kochop mbarenyi kongen kole wendi koroponi ropta neo eng betushek chemi tai cheite wikit akenge. Chotok logoiewek akopo ropta eng petutap raini.

Kiit agenge ne imuch koyai konyoik asikobit kokerkole kawo barak ripset ap lakwet ak kamet ko netai ko koker kole kaboishe kamet anan kesup kakwautik chenyolu kosub inendet yemining lakwet kou konyor lakwet chanjo tugul chemogotin asikobit kokirinda mionwokik chotok chename lakok chemengech nebo oeng ko iarorchin kanyoik sikiik akobo tukuk anan amitwokik chenyolu koboisie chotok cheikochin kimnotet icheket koboto lakok kwak akokochin kosich afya nekararan lakwet koboto sikindet nyi.

Lakwet notok nemining kemuti kwo chanjo yekakobata arowek sokol asikobit konyor inendet chanjo notok nakirindoi miandap polio, miondap polio ko miondo ne kikopar lakok che chang mising cho manyor chanjo nguno Kobo komonut mising kemut lakwet yekakobata arowek sokolu asikobit konyor lakwet chanjo notok nebo polio chanjo ake kebendi yekakobata arowek tamanu ak akenge noto ko chanjo nekirindoi miandap whooping cough eng lakok chemengech ake kokeny ko nekibendi yekakobata arowek.

Kit nekono asiabwat ko kiy nepo komonut eng tuugul ko chametapkei nepo porto ko amu chametapkei nepo porto ko kila kitu notok nekonu kesich kamuket nepo keyai boishonik, notok kora nekonu asikobit keamishe eng oret nekararan ako kora notok nekonu asikeyai kiy aketugul neiyoe nko ka somanet nko ka boishonik, nkoka kanetishet, nkoka temishet, kopo komonut mising kotinye chi chametapkei anan yebaibai chito akochomegei bortonyi amu ui mising koyai boishet anan ko kiy aketugul chi neimyenat anan nemachomegei portonyi amu nyalulnatet kokonu mat kotestai kiy aketugul.

Eeh kocham aboishe amitwokik chotok chetese pitamin eng portonyu. Amitwokik cheu matundek chotok chetese pitamin eng porto. Netai ko matundiat neu machungwat nepo oeng ko maembek, paipai, chepkoroti ak matundek alak tuugul chotok chetese pitamin eng porto. Nepo oeng komito kora ng'wek chotok chetese kora pitamin eng porto cheu sukuma, spinach ak ng'wek chepo kipkaa ngesus eng oret nekararan nemakisusi mising kotese pitamin eng porto amu yekisus kora mising ipkoruryo mising kobeti pitaminichoto.

Ng'eme mising boishet ap sokat boishet ap serikalit kii ko kokebaurian eng betushek anan arawek chengering chekokosirto kokochut barnotik miising ng'alek ap sokat akoboishe sokat asikopit kokimitkei ako bolio icheket koker kole kabit walet eng serikalit ak kandoik chotok chemayoe boishet eng oret kararan nitok ko kikokochi kobit akot ngemishet nekikingem koot neki ngote ngatutik nebo emet ap Kenya kosupkei ak barnotik chekiyumkei kobun sokat akotuyo icheket kosich kibakenge akoker kole kakon icheket walet akoisto tukuk cheyachen eng emet.

Eng keret nyu ko ane agaigai awo kenyaa eng koot ap konyoiset kosir kenyaa eng gaa ni ko amu konyoiset nenyoru chito eng koot ap konyoiset ko mi barak ako kichikili korok miondo kenai kele miondo ngiro asikobit yeinyoin konyoindet konyoin akokonin kerchek kosupkei ak mionotok neitinye konyoik ap gaa ko matindoi karik chepimanee mionwokik konai kole nee nekonu komian chito asikobit yo ikochin kerchek kokochin kongen kole miondo ngiro nitindoi chito nguno eng kerenyu ko nyumnyum kot mising takomiee konyor chito konyoiset eng koot nekinyoise.

Oret neachome ane nokase lokoiwek ko eng mutandao nebo Twitter achame kot mising anyoru lokoiwek en twitter amu yutok ko anyoru lokoiwek che ichekei ako lokoiwek chebo iman kobun keteshoshek che ter ter chin ak biik choton cheiyonotin chekonu lokoiwek achame kot mising twitter amu anyoru lokoiwek choto chebo iman chematindoi lembechek akanyoru lokoiwek eng nyumnyumindo ako anyoru kora lokoiwek eng simetnyu ui tukul olea mitei yekaalchikei kityo data choboisie achute yundo anyorchigei kiy age tugul netesetai eng emet akot notok nekatestai akot saishek chengering chekasirto

Anendet akose lokoiwek mising' chobo kemboi chobo sait somok achome kot mising' lokoiwechu amu netai ko lokoiwek chotok chekakeum tugul chebo betut komugul kiit age tugul nekatestai eng betut kenyoru eng' lokoiwek chotok chebo sait somok nebo kemboi achome kora kot mising' lokoiwek chebo sait somok amu sai noto ko katar boishonik chu tugul ako sainoto ne amung'e nguno akose kityo lokoiwek eng' oret ne nyumnyum ye tugul aomishei lokoiwek alak ko imuch konyorwo ayoe boishet age nguno kokorom mising' aebit

Keteshiet ne achome ane ko nekikure classic 105 keteshioni achome kot mising' amu tindoi kabarastoik choto che achome cheiborostoi eng' saitab karon kabarostochu kekure maina ak king'ang'i icheget komile biich kot mising akoborostoi icheget eng' oret nekararan kiit age neachome keteshioni ko amu urereni tienwokik chotok cheonyiny ngot mising' cheachome anendet nitok kokonu acham kot mising' akachome akose akasubi lokoiwek alak tugul kobun keteshioni amu yeakas akose koababai kot mising'

Po komonut kot miising somanetap CBC eng kokwet. Netai somanani kokonu anan kokochin kipsomnanyat konetkei inendet kit nechome. Ikochin kipsomanyat koker kole kasomonji inendet kit nechome inendet ako notok neelewane miising, nkoka mpiret, katyarsetap mpiret kotoreti kipsomanyat koker kole kekilgei eng oranoto. Nepo oeng kokochin inendet konyorchigei tuguk karik ak ng'omnotet netoretegei inendet ako netorete sigikchi kopoto kokwet yekanyor ng'omnotet akopo kit nechome inendet miising amu yetar inendet somanonoto nyokotareti biikap kokwet koyai boishet nekisomonji inendet.

Eeh! Toreti kot mising somanetab sokat biik eng kokwet. Ni koamun en kasari kokokotakyigei emet komugul ngalekab moswoknatetab kasari ak sokat eng oindo. Nguno kobokamanut kot mising kenet biik tugul chebo kokwet konai icheget koboisie sokat amu imuchi inendet konyor logoiwek tugul chebunu sergali anan ko logoiywek alak tugul kobun sokat amu kokotakyigei emet olewendi kotakyinge mising sokat eng negit tuguk tugul chetesetai en sobetab kimugulmet.